Kaonti mara en kaonti mar Homa Bay, pek maji yudo sama gitimo ohala chal kaka magi, yore maricho, teko mag transport mamiyo gik moko ok chop e chiro esama kare, kethj mag aluora machalo kaka kuo, chik mar pesa maok adier, osuru man malo, pesa matin, puonjruok matin ng'enyji ok osomo, deko mar kony kowuok kuom sirkal, kendo piem maok odhi kare.

Kaloso list na mar ngiepo, arango thuolo mar gik madwaro ngiew, bende arango ni be an gi pesa moromo nyiew gigo, kendo achako angiyo kit gikma adwa ngiew, gin gik maber kata gik marach. Kendo achak angiyo saa madwaro ngiepo, kendo angiyo yore kendo gi kelo gik moko . Achak angiyo chik mar duogo gik moko kata kara.

Mokwongo ang'io simba ka angi app milwongo ni sim toolkit kata stk. Kadio tobiro na e Mpesa, achaka dio Mpesa ayudo kar lipa na Mpesa, adio lipa na e na Mpesa ayudo kumo ndik ni pochi la biashara, adio kumo ndikni pochi la biashara, idhi penja pesa madwachulo, aketo pesa madwa chulo tadio okay. Kadio okay, odhi kwaya Mpesa pin, adio Mpesa pin kasta keto okay.

Mokwongo wa ngiewo chiemo mondo wayud teko ka chiel mondo wa bed gi gima maber wa ngiewo lewni mondo wa rwakre maler kendo wa ndisre, wa ngiyo boda boda. Boda boda konyo wa e yore mag transport ahinya ahinya e gwenge, wa ngiyo chiaye. Chiaye ka in godo o nyiso ni in ja mwandu kendo wachako wa ngiyo puodho. Puodho wangiyo to wapuro kendo wapidho gigo ma nyalo konyo wa e yor uso kata chamo wa chako wa ngiyo simu gi credit. Credit warwako e simu mondo wa wuo go gi joge wa mani oko kata ka ne idwaro gi moro ma piyo piyo to inyalo go simu mondo ochop ni ma piyo piyo.

Ma en tich mar pidho rombe okonyo ja pur ngeyo ruwo odeyo kendo omiyo wa chak man gi nutrient mwa nyalo madho ka wa chwako kata wanyalo tiyo godo e loso yorgurt chieth ne watiyo go do e puodho kaka manure ma konyo cham dongo gi ngima maber kendo ma ngich kendo ka wa lielo yiere gi to wanyalo loso godo nanga kata gik ma wa pedho e dier ot kaka carpet kendo ka wa pidho rombe gi to en yor bedo ja mwandu en yor bedo gi pesa ringe bende wanyalo tiyo go e chiemo.

Mpesa omako aluora maduong' maloyo airtel ma yudore kuonde ma tin kendo kuonde go ok mak network ma ber. Jo airtel onego los teko mar network kendo keto agent mar gi kuonde mang'eny. Mpesa chuny ji oyieyo nikech osebedo kuom kinde ma thoth maloyo airtel ma pok obedo kuom kinde ma thoth. Jo airtel onego otim lendo mar gi kuonde ma opogore opogore e yor mbui kata e yor dhok machalo kaka redio, tv kata wuotho e mier ka gi ng'iso ji ber mar airtel mondo ji oti kode ahinya. Mpesa chiwo gik mang'eny ma chalo kaka loan, chulo bill ma miyo ji mang'eny tiyo kode. Airtel bende temo timo mano to pod piem ma ni e kind gi gi Safaricom miyo ji pod dhi tiyo gi safaricom .Onego jo Airtel oyaw bede gi kuonde ma odhuro mondo kik gi podhi, mondo kik gi podhi bende mondo kik gi we ne safaricom thuolo ma lach ahinya mar piem ma ni ekind gi.

Tiyo gi pesa e simo ng'iso kwan pesa duto ma in godo kata ok ikwano. Mpesa konyo jo ohala mondo kik ting' pesa e lwetgi ma nyalo lal kata ma jo kuoge nyalo mayo gi. Mpesa konyo ji chudo e yore ma yot ma nyasani. Jo ohala matindo ma kisumu tiyo gi mpesa e chudo ma kelo yot mar chopo ne kastama mar gi man oko mar kaunti kata ma ni e iye. Mpesa miyo jo ohala ma kisumu yot mar lokoo mar loko nikech gi chiwo loan. en yo mar piyo piyo mar oro pesa kata yudo pesa.

Social Health Authority en gima ber mar winjruok mar piny kendo okonyo chike mag ngima maber e jamii. Okonyo neno ni ute thieth nitie ne jii duto maonge pesa kata manigi pesa. Gipuonjo oganda e yore rito ngima makare kendo e yore kedo gi tuoche ma opogore opogore. Chike mag Social Health Authority konyo e weche mag insurance. Tijni an ahere nikech kane an e skul, ne gilimowa nyaka e skunde ma wantiere ka gipuonowa kaka onego wadag ngima makare kendo kaka onego wageng', waritre mondo kik wayud tuoche. Kendo ne gikonyowa nyaka e yudo sanitary pads mane konyo nyiri tiyo godo kane pod watindo wan e skul

Ne en jaduong piny, gi jaduong oganda kaka joluo ne otel ne gi gi ramogi Ajwang' ma ne oluongo ogendni kendo ogolo oganda e piny ma moko ka tero gi lake Victoria kuma ne gi dhi gi betie,

Ma en beef stew. Gik madhi tiyo godo kalose, adhi ng'iewo ring'o kilo achiel, adhi ngi'ewo karot adek madongo, koth gi, adhi ng'iewo waru, adhi ng'iewo kitungu, adhi ng'iewo nyanya adek bende madongo, adhi ng'iewo garlic abich, adhi ng'iewo tangawizi, adhi tiyo gi mafuta cooking oil, adhi tiyo gi chumbi, adhi tiyo gi royco kata beef cube, adhi tiyo gi dhania, adhi tiyo gi pilipili. Koro step mokuongo, adhi keto ring'o e sufria tochuakore, kosechuakore mobedo mayom, taketo mo e sufria, taweyo ka mo osechiek, taketo waru, achielo waru malokre ma brown cha. Kosebedo kamano, tadhi kao tangawizi takete, taloko aloko, tadhi kao kitungu bende aketo, taloko malokre golden brown. Kasto adhi kao nyanya ma naselwoko maler mang'ado, taolo. A grate taolo, aloko ma makre maber. Kasto adhi kao karot gi waru, be achako aolo. Kaseolo, tadhimiye kinde matin. Aume mondo ka waru ochiegi maber gi pii matin.

Ma en nyuka marieba. Nyuka marieba kidwa tedo, ikao sufria maler, tiole pi, tikete mach. Tok iwe opopni. Kochalo ka gima odwa popni tirudo mogo mayom, gi pi mang'ich, tiole, tirudo. Sama irude no tikao sukari iketo, ikete ikao ndim iolo, tirude mondo gigo o mix maber. En ok onyal popni. Ka gigo ose mix to gole i serve.